Mahiũ matingĩhũta, nĩtondũ nĩmarathiĩ kũndũ na kũndũ na mũndũ nĩ akũhota kũmenya kũrĩa gũkĩrĩ na mahuti mega kana nĩkĩ kĩega nĩgetha ngombe kana mahiũ maikare me mahũnu, ũguo mũndũ ndagĩthĩnĩka mũno ,na hatirĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ mũndũ nĩ agũkorwo akĩaga gĩa kũhe ngombe ciake.

Mahiũ nĩ mandeithagia ũhoro-inĩ wa gũkorwo ngĩruta thumu na thumu ũcio ngatwara mũgũnda, mũgũnda naguo ũkahe mahuti makũhe mahiũ macio koguo ũkoragwo wĩ ũndũ mũhũthũ mũno na ũndũ wĩna kĩguni nĩ tondũ nĩ ũrahota kũruta thumu thĩinĩ wa mahiũ na ũgacoka ũkahota kũruta mũgũnda-inĩ waku mahuti mega na maingĩ.

Nĩ tondũ mũrimi nĩ akoragwo akĩmenya mbũri iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩrĩithio thĩiniĩ wa gĩcigĩrĩra kĩrĩa arĩ. Koguo mbũri icio nĩ ikoragwo ikĩhota gwĩtiria, ni tondũ mũrĩmi nĩ amenyete nĩ mbũri ĩrĩkũ ekũiga gĩcigo-inĩ kĩrĩa arĩ. Ndangĩhota kuiga iria citaagĩrĩire gĩcigo-inĩ kĩrĩa arĩ.

Kũaga thoko, ya kwendia iria, mũno gĩcigĩrĩrainĩ gĩa guitũ, nĩtondũ andu matirĩ kĩo kĩu gĩa kũrĩithia, mbũri icio cia iria. Wakeri, nĩgũkorũo ona, ataramu arĩa, mabudithanagia ũhoro wa, wa, ũrĩithi ũcio wa mbũri, matikoretũo magĩũka muno gĩcigoinĩ gĩa gwitũ, na gũtuonia, bata mũno wa kũrĩithi mbũri ici, ũguo, ũrĩa tũngĩka nĩtũthomithanie na kũgĩe na andũ megũka gũtuonia bata wa mbũri ici cia iria gũkũ.

Ndirĩ ndaciarithania mahiũ makwa, ngoretwo ngĩrĩithia mahiũ itegũciarithania, nĩ tondũ ndirĩ ndekora kana ngeciria ũrĩa ingĩka nĩgetha ngorwo ngĩciarithania, na ngĩe na breed ingĩ.

Iriya niĩndĩtũhega wega hĩndĩ ĩo twaciarwo nĩtondũ rĩrĩa na nĩndĩcigagĩra iriya hĩndĩ ĩo ng'ombe yaciara. ũguo ndahe, onarĩrĩa rĩatigara tigũita njitaga nĩkũiga njigaga. Ngacoka yarĩkia kũnina mĩeri ta ĩtatũ ngĩhega iria wega. Njokaga ngagũrĩra irio ciho ciatũcau ngahe.

Ng'ombe na ng'ondu itingĩikarania kiugũ kĩmwe, wa mbere rĩngĩ ng'ondu no ciunangwo nĩ ngombe, wa kerĩ ng'ombe na ng'ondu nĩ ikũrwarania o na mĩrimũ. Itingĩhota gũikarania kiugũ-inĩ kĩmwe.

Nigũtigĩrĩra nĩ ndamihee irio irĩa cia gĩrĩire na ngahe irio kiasi kĩrĩa kiagirĩire. Gĩthimi ngakorwo nĩ ndĩrahee gĩthimi kĩrĩa kiagirĩire wega na irio cina nutrients igũrũ, ona cumbĩ, ngekĩra cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩheo ng'ombe.

Nĩ tondũ ng'ombe ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩikarĩte wega, na ũgatigĩrĩra nĩ wamĩiga wega, ũndũ ĩtaraurĩrwo, handũ hega, handũ hatheru, koguo mĩako nĩ írĩ bata mũno thĩinĩ wa ng'ombe ĩyo ya iria, na ĩgakorwo nĩ theru.

Nĩ kwĩra arĩmi manyitane nĩgetha makahota kũgũra raw materials cia gũtukania irio icio cia ng'ombe, mũnyitanĩte mũthondekete gĩkundi nĩ mũkũhota gũkorwo mũkĩhũthanĩria kũgũra indo icio na mũgatukania na mũgethondekera irio cianyu.

Gwakĩra wega, igakorwo harĩa iraikara nĩ handũ hake wega ũndũ nyamũ ici itangĩhota kũingĩra. Then no ũhote kũiriga mũciĩ waku, ũngĩhota kũiriga wega, nyamũ ici itingĩona kũndũ cingĩhota kũingĩrĩra.

Ng'ondu nĩ irĩ raithi kũrĩithia, na ng'ondu no ũrĩithi itirĩ mĩrimũ mĩingĩ, na nĩ iciaranaga naihenya mũno gũkĩra mbũri. Kwoguo ng'ondu nĩkĩo irĩithagio mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa.